Ndalo moko kanatin, nanyalo dhi e skul gi kech kata ka okachamo gimoro. Kendo ndalo gi nojiwa ndalo go, kendo nabedo gi kinde matek. Seche moko kata kaneno ka ji osiepena moko mawasomo go oting'o chiemo, to nanyalo gombo gikma giting'o no mondo abende omiya mondacham. Wachno ne litna kabisa. Kendo sigana no osebedo ka dhira kendo mondo ati matek gimoramora matimga. Kang'eyo ni chieng' moro Nyasaye dhi yaona yo. Kenda paro kinde moko na nariyo kech kuom, kuom ndala riyo ka onge gima nachamo. Mana pi mana madho nikech naonge gik manyalo chamo. To wechego ne medo jiwa kendo nemiya teko mondo ati matek e wechena mek skul. To mano nasehero kamano, kumasechope ni en ng'uono mar Nyasaye. Kendo ap, kendo ndalo mok, kendo ndalo moko ka natin, na an nahero weche mek siasa, koro.

Yore mek fuambo miyo jotelo mar kaonti ma Garissa thuolo mondo gibi e studio kendo ka gi seyo kwe ne oganda mar Garissa. Kendo ging'iso oganda ni odag gi kwe, odag ka oherore kendo mondo oganda obed kanyakla. Kendi ng'e ni gik fwambo bende kelo weche ma nyayo kwe, kuom ranyisi gi temo mondo gimi anyuola kata joma odak Garissa thuolo mar mondo gibi e studio mondo giyang kwe. Kendo giomo thumbe gitero nyaka, ginyalo tero kata tuke, ginyalo tero nyaka roadshows e kaonti ma Garissa mar mar kwe. Ero mek fwambo bende seche moko omo ng'iso ji kuonde maricho mondo kik gikadh kuonde kik gidhi kuonde go. Kendo gi ginyalo ng'iso sirikal mondo oom arita kwe, oter okwa kich kacha kata polis mondo odhi arang' kwe kuonde go.

Iyudo ka somo mar kompyuta kata Software Engineering gi dho ngere kata Computer Science, osemiyo nyith, osemiyo dongruok mang'eny e teknolojia. Iyudo ka, iyudo ka nyithind jomoko go jopuonjre moko go tije kokalo kuom teknolojia miluongo ni online. Wanahisi, nitie gik moko kaka online writing, mi in idhi iyudo ka gidhi gitiyo ne ji gitimo ne ji risaje kendi chulo gi. Kuom ranyisi teknolojia bo sekonyo, osekonyo la lo, osekonyo duoko mo kuom rayisi kaka yore mek, ok ke ni yore mek alwora kata climate change. Wayudo ka ji bedo gi, bedo gi nonro matimre kokalo kuom ka lwase. E teknolojia, mano e wach teknolojia. teknolojia bende ineno ka osekonyo nyithindo ma aye familia ma ok nyal. Biro gi dongruok kata iluongo ni biro gi projects ma nyalo miyogi gidhi nyaka e pinje maoko, kata pinje mek China, pinje mek Uingereza. Kendo kokalo kuom kobreach iyudo ka jopuonjre nyalo yudo tich, kendi chulogi. Moko bende.